Inyalo chuake tichiele gi mo gi kitungu, mochieg maber kiloke e sufria kinde ka kinde, mobed mayom monyalo chamore gi gimoramora.

Anya anyalo anyalo kete piny mondo mii wawuo mondo onyisa ni thagrwuok ni kanye momio biro tich modeko pile ka pile, mond mondo mi wang'e ni wadhi yudo konyrwuok gi kanye ewi wachno.

Kanepod wadongo, mamwa noero ga pur mar nyanya kendo nopuronwa, nopuroga nyanya kinde ka kinde. Kendo noero tedonwa nyanya kata gi kuon lilo kendo mwacham ne litnwa. Kendo puro mar nyanya ni nemiyo mamwa omenda kendo ndalono neen gi omenda mane wanyalodhi sikul. Ne wanyalo rwako lewni kendo ne wanyalo chiemo mwanyiew gik moko mopogore opogore. Nikech pur mar nyanya en ni kuom ndalo manok, kuom ndalo manok okelo omenda mapiyo piyo.

Ng'ani timo gima idendo gi dho ngere ni grafting. En gima itimo ka ng'ato odhi ong'ado bad olemo moro machielo, obiro oriwo gi olemo moro machielo, kendo otueyo gi gi cellotape kata gimoramora. Bang' kinde moko, olemo ariyo gi riwore kendo dongo kanyakla. Kendo bang' kinde moko kendo, olemo ni nyago olemo moting'o kit olembe ariyo gi, kendo kinde ka kinde wayudo ga ni olemo ni en olemo mamit ahinya.

en simb ong'ue yamo e seche matin, simb ong'ue yamo nyalo miyo awuo gi ng'ama ni mabor manyise weche ma adwa nyise ma ok aketho seche mang'eny kadhi ire kata ka aoro ng'ato.

Omiyo wanyalo nyiso ng'ato wach mager e yoo moro mamuol kendo modimbore ma i ng'ano ok wang' kendo ng'at ang'ata ok ochwanyre to wayudo puonjruk kendo ng'ano yudo puonjruok kuom gero no.

Ng'ato kotamore chula gopa, kendo ng'ato ka onge gi paro matut, omiyo inyalo wuoyo kode kendo muchop e winjruok makare. Ng'ato kendo kojara, kendo ng'ato kata koyanya, kata gima asetimone onge malongo momiyo oyanya. Kendo ng'ato kojaro mamwa, kendo oyanyo mamwa e ayenje madongo dongo.